kodhi onego kodhi onego okom matut ma kata mana gweno ok nyal yaro bang' koseum gi lowo . Ka okete mathany thany , to gwen nyalo yaro macham kata koth kochwe, nyalo ywero kodhi oko ma mon'gi tii.